Achome black tea classic blend ih amun machanik chuton ih kokirindo mionwogik kou Cancer ako machanik kokeny ih kotoreti chaik ih koanyinyekitun chaik akosich aruput nekararan

Elonetitoi chito boisioni kitile sumek ih olenjini konyo akin koker kit noyoe kityo betut netaa olenjini koker kit noyoe ko betut ab oeng akochi akolenji kotyem koswa, komabetut ab somok komakakonai ih amun ih karanet akoneti pole pole kou noton ko betut ab ang'wan kokakonai chito kasit

Inoker boisioni abwoti elekikiolndewech nyanyik siling taman agenge bakach rani makokali nyanyik kokinde nyanyik koik ot ang'wan ih twenty, mut ih twenty somok ih twenty . Keny kokimomii nyanyik ot chekindoo ngwek kiui sinyoru, biik chekiboisien nyanyik soiti koki mogorek

Ovacado ini ih kekonye kokong en ketit barak yekakong en ketit barak kebute ako yekibut ih kirure en eleburgei ye kirure en eleburgei koruryo komie ak itya ketil ih akiam ako mokiome tenderiatab orit, kiome kitile kityok akiam ih, imuchi iamde ngwek alak tugul.

Elenayat ih ko Masai Mara amun mii tiong'ik chechang koose mi kasarta nemii tiong'ik ih chemondoo en Kenya kobendii Tanzania kouniton ih bwone biik kokere koose chumbek

Elekiwoldoo boisioni ih en kasarta ko kikonu ng'otutik cheyoche kosib biik kele ndokinomen netile ketik ih kindoo go ak kerat en kenyisiek alan koliban rapisiek chemokotin ngamun ih ngotil ketik kounon ih komakararan

Bo komonut keyai boisiet ab minset ab bandek ih ngamun ih bandek ih keng'oe ako bushek ih keboisien kekwonye ako biik eleoo en emoninyon ih koame kimyet nebo oeng ih ko bandek ih kemine sikobit kialda, kioldoo koba emotinwek cheterter sikobit ih kenyoru rapinik ko rapinik choton kimuchi keliponjini look ih school fees chechwak

Bo komonut teta ngamun ih konech mbolea ko mbolea kimuchi kinde minutik en mbar sikobit korut komie. Nebo oeng ih ko teta kokonech chego ko chego ngiamde kokararan en borwek kyok nebo somok ko teta kokonech bendo, teta kora ih kimuche yon kikoitoo chepto alan ih yon kikoitoo chepto ko keliboni dowry in form of tuga ako ih teta kora ih bortab teta keboisien keboisien kikiboisien keny keruen

King'enye nonon tos bendap ngokiet ako kiome bendap barakiat mokiome kowek amun kot iam kowek kotos koketin ngunon iome nebo barakiat kityo

Chapoo elekichoptoo chapoo iibu tuguk tugul iibu sugaruk chumbik ak beek cheburgeen ak itya inde, imuchii inamen beek en kirait ih ak irongyi bushek chebo unga ak ikandan, amatikandan kouit igondonii kotangusit kityo akinde mwaita sikobur koik takotangusit ak itya inde prambenit maa ak inde mwaita ak inam any igandan ak inam any irolen chapati ak indoi maa ibele. Olekichoptoo samakiat ih itilotili nyanyik, kitunguik ak tugun alak yon keinde mwaita maa ak inde mwaita maa ak itorchi samakiat orit any tor iker kakonam ko tanen colour isutu ibel nyanyik ak inde samakiat ko marakwek elekikeldoo itilatil nyanyik ak inde soburiet maa inde mwaita ak inde nyanyik ak inde marakwek any ih amotinde sutek chechang indoi kidogo

Elekichoptoo chapati koyoche itindoi unga chebo nganuk ih yoche komii chumbik ih, sukaruk ih ak beek cheburgeen, iibu kirait ih ak beek cheburgeen ih ak inde chumbik ak sukaruk. Ye itya irongyi bushek chukano ak inam igandan igandan ak yetwoo ye keitwoo igondonii inde mwaita sikobit kokaranit ih akotangusit akinam itilatil any ih komugulekitun akibel brambenit en ma akinam any ih irolen any choton che kaan igandan ak ibel en ma ak ibel komong komie ak icheng kit nendoi ak ituch ih sikotangusekitun nebo oeng elechoptoi samakiandanon ih ko icheng'e soburiet ak inde mwaita ak itorchi samakiandanoton ih ak itil atil nyanyik ak itebsii en barak itebsii barakiat ab samakiat akiker sikobit kochotyo icheken ak itya ikorkoren any ak iwech iwe...

Kitneyae kipsomaninik ap sukulishek chepo parak atko keit panwek ap oret koyan kakon sukul ipendoek cheachei kosup lakochoton Ako kamomoche kosup lakochoton mtindoechoto kokonugei kopa oret kotyech panwek kwak nepo oeng ko yon makinet lachoton en sukul konoto neyae kotyech panwek kwa en oret Ako kora ko ya makaratan oratinwek kwako ala ko ole somane en sukul koyae kopa kutyech panwek kwa en oret.

kikonorto kortwetechu keboisien murenik netilil ako yoche kekonor korotwechuton en elemoetyin maat ako en elemakaitit. Kora ih komoyoche kiyomo chekoruryo soiti ak chetomo. Yoche kinde taban taban ih sikobit komowechok chon kokororon

Kit nesetai en yuu ko uwon kopit nisome neo anan nekim Ii nekonyon kolul pandek chuu anan ko alan ko alan ko kiraitab neyoe pandechu kololyo.

Pitunat koroi en korenyon nii okiboishen nii koyoe sikopit keteshi tukun cheu piasinik marakwek, alan ot ko pendo.

Pilipili hoho kotoreti en vitamin C ako toreti kora en vitamin A akoi pilipiki hoho keboisien kechoben amitwogik koik salatik kora keboisien ih kechoben amitwogik koanyinyekitun akokon ih onyinyindo ne anyin kora pilipili hoho ni korutu komie ot en gaa ot ninde korutunen sotonik ih ana ko teronik korutu komie

Tukuk chemile bik en ireyuu cheokere en ireyuu iih ko cabbage chekakiserser che Chang nia makinde koba laini ako Koraa kit nemile bik en yuu iih ko kii kipiten cabbage wany tos kikuren nee koroiton kipiten cabbage.

Bo komonut koroi en bikab kokwenyun ngamun nii boishen koboe tugaa ako boishen Koraa ii koboen nekoo nekoo ako Koraa iih suswek chondo iih kotoeti kokirinda chere toret nebo chereret ako suswek choton Koraa iih ko kiboishen murenik ak cheptilet nebo kota mamaa nekakomdoo. Kiboishen suswek choton Koraa iih kochopii kiboishen kochopi biuiti ko kararanit.

Kit netesetai en yuu ko chito neteleli ak kirait ih ako mii samakinik chemii beek orit yondo, among'u ole tos mii koboe chichiton samakinik chuton ih

Yon kotuiyo biik en kasorwek chechang kobire pichait amun ih non kobendii kasorwek chechang komokituiyo kokaikai yon mii pichait ih tebie sikobwoten gee biik ndap mokituitos abokora. Kora bo maana yan mi pichaitab chito amun en kasorwek alak ih konan kobet chito kokaikai yan mi pichait ih imuche ibarte ih sikobit kecheng'un chichoton koroisi yon mii pichait. elekichengdoo chito

Yon kotuiyo barnotik en kasorwek chechang keng'olole kongolole werit ak chepto amun ih nan ko mara kikoik keny kotuitos bichuton kong'olole akobo ng'alek kwak eletektoo sobet ih, elenomdoo akoi kosulda sobetnywan

Karisiek chebendii harusi kobendii chechang kosibigee amun ih borchin gee chitugul ih konyor tuiyet ab betunoton momoe ngot kosir okot kit aketugul moe koker kole kobir pichait betunoton kong'eten konome tuiyet ih tor kobek anibuch kor yan kakoimen ih koweksee aketugul agenge agenge amun ih lein gee karatar kit nekosoru en betuni so ngunon ih sait nekaiten gaa komoomen kiy

Tuguk cheyoe biik kotet lainishek en tuiyoshek ko ih borchin gee aketugul kondoita koik netaa motin kitu kokakobata saisiek ih koborchin gee koitita taa ako mii biik chekasib koit ih kokanyokondoen bichoton. Kora ih biik elewon ih kotete lainishek en tuiyoshek amun ih mara alak kotindoo boisionik chekometo en kot anan mara mi look chekonye bokochopchi amitwogik ih